Eng'as naai oteli ang'as aitobirr application letter neponu ministry e biotisho aaponu naa ninche aaponu aing'uraa enaa keetai irkererin pooki oosuji enaa kesafi ena oteli pee etumoki naa taata aishooi ninche ena license naa naasie kuna oteli isiaitin.

Ore esiai naifaa pee ees kotini eshumata tolosho le Kenya naa piinining' naai orkesi ash irkesin ee niamua taa, naa ninche sii oshi naitobirr ee enatoki naji constitution tolosho le Kenya.

Ore esidano e esabu ooropiyiani olchamba na pee meeku etii oltung'ani otelejaki, metaa tenaa oltung'ani naai omirita nemeleja nitu siinye eleje ele naai oinyiang'ua amu keoshi naa nkaisabuni metaa ore apa bei naa inye apa irukokinote iltung'anak naa ninye naake etumi metaa meeta oltung'ani otelejaki, neeku ina naai esidano naa siinye emaesabu te biashara.

Ee atoning'o apa Wangari Mathaai naa ore apa esiai enye naa iterua apa orkioma obo ojo Green Belt Movement, ore apa esiai e Wangari Mathaai naa entoki nanyorie naa oltung'ani apa onyorr mazingira enyorr apa eunoto orkeek ore sii apa naa ke kishabikia apa oleng' esiai oontasati rights naa ashu esipata oontasati neeku ninye apa entoki nanyorie irmaasai.

Ore oshi entoki nayau iltalii naa eponu oshi irkumok aing'orr nguesin amu ketii naa Kenya imuain kumok oonguesin, neeku ninye naa entoki oshi sapuk nayau naai iltalii oopuni toonkuapi eboo aaponu naa olosho le Kenya neponu aing'orr nguesi neonu aingorr naai irkuaki lenakop ang' ena orkuak lormaasai, neeku ina oshi nayau iltalii enakop.